Edim ashomo Kuna ambunini najii ene insurance nilo adungoki enkishu enono insurance pee etum metaa keripito insurance Nena kishu enono paa tenelo nepurorii naa eyata naaji enkampuni nikilak tenkaraki empuroroto naa edim sii naaji ashomo Kuna ambunini naata laripok aa security nilo aing'oru security nikinjo enkampuni iltung'ana lenyena orip Nena kishu pee etum eyie atalaa enkampuni nelak ninye enkampuni iltung'ana lenyena musharani lenye pee ekuu enkishu enono ketii ewueji sidai nidim naaji ainguraki Kuna kishu ewueji nitobiraki aikaraki pii meeta ewueji nebo ake eyimu nepiki enkag ositima ashu nepiki esuntai oo soitok ashu enoo simiti pee etum akhh ena kutuk ake netii najii oltung'ani oripito naa leina ambuni security

Ketii inkumok oleng amu ketii endaa naijo ilpaek, netii endaa naijo naaji enkurma, netii endaa naijo engano, netii sii enaijo empoosho, netii naaji inkabilaritin pookin olmatunda oshi naatai teKenya ashu nayauni teKenya netii sii enkabila endaa naijo inkiri. Ore Kenya naa kumok ilaramatak loo nkishu neaku keatai inkiri naaji o nkishu, o ntare neatai inkiri o nkinejik. Neitokini sii aaku keatai endaa naaji naijo kule, ore ilaramatak oleng naa keata kule ninche naa kemiri kule neaku keatai indaiki kumok naijo ina abila pookin.

keeta imashinini naipim itokitin kumok amu ore tinijo aipim enkijape ashuu osiwuo eneba, netae sii emashini naipimieki enchan eneba, netae sii inayiolounyieki enchan eneba naa keebaa erishata enchan nalotu asha erishata naado ashu edorop, eneba enkong' ashu enkijape weneba sii enkirowaj enkop.

Eetae embenki naji National Bank neetae embenki naki KCB neetae embenki naji Equity netae enkaae naji Cooperative.